Tijni itimo e aluora wa, ikao rombi titweyo gi tol, kosetwe gi tol tikete kama ber ma lum nitie to ochiemo.